En tai yu, livestock kokakikonech nemiten five litres atya kekonech ne miten ltaita agenge. Kora kegere eng' yeyundo kegere teta, akegere kipsowet. Eng' ye yu, ko milei bich nga amun kakikonech kiit neo ak neming'in kou ele kakikonech teta, ak kipsoiwet.

kiteme imbaar kogararaniit ak ityo igeer ile ile wany miiten ropta anan momiten ropta, yaan kagogararaniit imbareet kotililit ichoop beresiit en imbaar anan lainisheek en imbaar chemimchini, ak iityo iiminchi yegariminchi choton igany kityo koruut ak igeer ile kesembeer anaan ketutisyechi , kora yooche igeer ile kororon momiteen myondo agetugul kotigeer ile kogonamm kutyeet anan koristo koyoche ibiit asigoisto kutiik choton, koraa kotigeer ile momiten ropta anan en komosweek chemoche konome kemeuu koyoche kinde beek.

Achame boisioni ngamu boisioni ko kararan kot mising. Boisioni ko kararan amu imuchei iname mung'aret anan ialde yegor inyorchigei tuguchu agitio inyorchigei kelchin neo. Kora boisioni ko kit ne roisi anan maui keyai eng imbar age tugul. Imuch koyai chi tugul ago imuch iyai en olda tugul. Kora boisioni ko mata sosin ng'ung'unyat age tugul. Kora boisioni ko mamoche ribset neo kot mising. Yon karimin kityo ko iger ile kityo tilil imbaret anan mamite miendo age tugul nemuch kwam anan negogonam. Boisioni kora ko kararan amu imuch ayam anan imuch ichob agitio oam eng gaa kotko memoche ialde anan ngotko kemin tutugin.

en iyeyu kegere sukuma che kororon che kakimin en imbar ak kegere komiten chito nepute en imbar sukuma ichuton boishoni ko amuche ayai amun sukuma minset tab sukuma ko kit neroisi ako ripsetab sukuma kora komemokyinikee tuguk chechang anan kit nemauii sukuma komomokyin keen tuguk chechang yoon kerimin kityok en imbar iger ile tilil imbar at kai tugul kora yoon kerimin sukuma koyoche iger ile sukuma komanam tiondo yesikomanam tiondo en imbar koyoche iger ile mbarengung kotilil momiten chemaasai kora indegere ile miten tiondo koyoche biik alan koboishen orek kotumnchin mbaretab sukuma sikoisto tiongik cheimuch konam sukuma sukuma kokit neimuche ialde kila betut ak inyorjigee rabinik sukuma kokit nekimokyin kee en betushek tugul ago imuch konamkee ak ngungunyek agetugul kora komuch konamkee ak kemeut anan korobta yon oo iger ile kechob bereisit sikomabar yoon woo kemeut kora iker ile ketumchinote beek.

En yu kegere spinach che kororon. Kigere komi chito nebutote spinach. Kit ne kigere en yu netesetai, kegere spinach che kororon kot mising. Spinach ko ingwot nebo kila ago chome biik chechang. Biik chechang kochome spinach amun matinye ulcers. Kora spinach ko raisi kechob ago namegei ak biik tugul momi chito nemuch kole ka nini maginamgei tuwan. Kora spinach komataname mienwogik. Spinach kora ko mata sosin. Agot yo miten kemeut ko igere kora ko spinach ko ingwek che kororon kot mising. Spinach koimuch kora ialde akinyorchigei kelchin neo.

Konoretab kitunguik komokchingei kitio iger ile kebut anan kaichob. Ngobare ibute en imbar iger ile kemin koyomnyo komnye. KItunguik komache kema koyomnyo komye agitio kinde tuguk cheu netishek anan ko kinuok cho ndinye konyik che echen asikogusho. Kora kitunguik ko iger ile kororon anan tililen anan mamite ne nunat age tugul. Mache koristo nechute asikogusho. Ngotko igerchi maat kitunguik komuch konunio. Kora kitunguik kotinye rabinik chechang yo kakigonor komnye anan yo kenyorchigei market ne noton.

Komemin nyanyik koyoche inai korong ile nyanyik achon cheimoche imin. Miten nyanyik che koegitu, sikomi chetinye branches chechang chemokinge keter ak ketik. Ye kerinai ile achon nyanyik che yoche imin koyoche inai kora ile nyanyik konomege ak arawet oinon. Yoche inai ile nyanyik komonomegei ak ropta neo ago monomegei kora ak kemeut yon koet soiti. Ye kerinai kounoto koyoche kora inai olekiripto nyanyik. Kiripto ano nyanyik yon kagorut? Kora koyoche inai kole nyanyik kelyonjin yan kanam tiong'ik. Tiong'ik achon anan kerichek achon che kebiten nyanyik asi kobwa komye? Kora yon kerimin nyanyik koyoche kora inai ile omine nyanyik che tian amokinige nee en nyanyiju? Kotko imine nyanyik che oldoi anan imine nyanyik che kyome.

Boisitab logoek ak maembe ko boisiet ne moto, ne motoyoe biik chechang' eng kokwenyon. Maembe ko ketit ne kararan ago maembe neiger neimuche koiyoso chechang' agitio inyorchigei kelchin anan ko kit ne very nutritious ayan kakiam angot echet eng gaa. Maembe ele ribtei maembe koyoche kityo iger ile mamitei tiondo age tugul anan yo kagonam koiyoso ibit ak kerichot ne noton. Kora akiger ile kaisemberat imbaret nemiten maembe etkai tugul. Kora maembe koyoche inai yo kagoyam kebut en imbar agityo kibaginde ele kindeitoi anan ele kigonortoi yon kogebut en imbar.

Eni ye yu kegere paipai neo mising ne kagoiyoso chechang nea. Kigere chito ne teleli en ole rubegei. En komasta age kora kegere chito nekanam paipai nekiten, ketitab paipai nekiten nemiten en selele. Kigere chechang chemiten ng'uny. Kigere ele kitutondoi paipai Paipai ko logoiyat ne kararan ago yoe chechang ago mamokchin ribet neo ago nemegei ak olda tugul. Ago gora namegei ak kemeut ago namegei kora ak robta. Mayoche kityo koet robta saidi. Paipai kora ko logoiyat nekimuche kialda agenyorchigei kelchin neo mising.

papaik ko lokoyat ne kararan. Kigere chepyoset ne tindoi papipai oeng ak ketik ab paipaik che kany mbar en yeu agere paipai che echen che karurio, aku kigere che kokorurio akot eng mbar. paipai ko lokoyat ne kararan aku imuch komin biik kou yekigere chechang kou inoni aku nyoru market akunyorjigei robinik che chang mising. paipai ko mamakchingei riywet neoo amun makoi kebit zaidi anan makoi kwam, mataame tyong'ik en imbar.

Eng yu kekere ndisinik chemengechen ak cheechen eng olelekit ak pikchait kekere ndisiot nekokoi akolekit kokong kikere chepyoset nekanam olepo ndisiot ndishondoni kekere kokoi akomai olda tugul eng ndisiondoni ndisinik ko logoek chekororon ako ndisinik ko tukuk chekimokchinigei eng betushiek tugul

Chechu ko avocado chekikere kobimani mashinit avocado ko ketit nekararan ako en inguni ko avocado ko logoiyat neimuche inyorchigei rabinik anan ko bik chekimine avocado chechang komuche kwalda akinyorchigei rabinik chechang mising inguni market Nebo avocado komiten Barak mising ako avocado komauibako ketitneimuche okot korut inegen saishek alak

Mshwari ko matebe anan matebe robinik che ikonoren, kora ko rahisi amun matebenen iyat accout age tugul. Yon itindoi kityo robinik che memache kobur en mshwari icher en mpesa imuche inde mshwari amun chitugul en simoit anan mshwari ko account ne rahisi kenyoru en simoitab chitugul. Kora yon imache asisom rabinik anan asikoiyoso rabinik che imuche isom en mshwari. Imuche ikonor rabinik ya itindoi en mpesa ko karon ya metinye rabinik imuche isom en mshwari akimuche koyanun mshwari ngamun tami konoren rabinik yoton.

En ireyu kekere ketikab maembe chechang ak ko kikere chito nekakesen poiput anan nebite maembe, nebite ngweny en maembe chuton, bitee ak kiyoni kelee bitee ak roundtab simabiit amun kikere kobite ngweny mokikere kobite barakiat, bitee suswek asikosto kee anan asikoter nekoto kisemberi lokoechuton.

En yueyu kegere lokoek chebo watermelon. Kigere lokoek che chang mising akegere biik che ibu eng mbar akitcho ko nyo kondo anan koruruche, kora kegere chepyoset anan ne katelel eng taban kiyoni kele inoniton ko olindetab lokoekab watermelon. watermelon ko lokoyat ne ghali kot mising ye keal en soket anan en ndonyo. En yeu ke gere kot biiik che koyae mung'aret ako watermelon che korurio komie. watermelon ko much kokonin kelchin mising yongoribot anan yongo rurio kou niton en imbar. kora en yeu kegere lokoeken, kingen kele watermelon ko kiit ne toreti biik en, kiit ne toreti borta nebo biik ngeam ko lokoyat amun kiyoni kele inonito ko toreti eng digestion aku kora toreti kotese korotik en borta.

En ireu kegere logoek chekikuren Pixy, logoechu ko anyiny kot missing ako mengech ako very delicious ako tinye nutrients chechang. Logoechu kioni sanasana komoche kemine en elemotomii roptoo kou olimboo Voi. Kora kingen logoechu kotinye rabinik chechang ngamun kimuche kiam anan kiyoktoo koba sang en Kenya. Logoechu kora komomokyingei roptaa neo kot missing kou yekakimwa kele kimine en olimbo Voi anan ko emet nemotonyoru ropta neo .Logoechu komoche ripet nekim, moche keger kele kokibiit inai Ile kibite ak nee ak nee yon tokomengechen ak yon kakoyeekitun.

Wany tos kiliponi siling' ata Nguni? en mwalimuek chebo sugulitab barak. Amun komokyoningei abonetis anan asom kasit en agenge. Akose takinai amun amoche si anai angot kochutegei ak oleobwotitoi .Amoche anai kora angot kochutegei abosoom en oleloo anan ngot kokonu aseneth.

Mananasi kemine en gaa kimine olebakora ele birir ng'ung'unyat lakini imuch konam gei ak ng'ung'unyat ne lel. Mananas asimin koyache ichop imbaret ko kararanitun, mayache komiten siratik anan komiten chemasai age tugul en imbar ele iminchini mananas. Mananas ko manamegei ak chemasai anan manamegei ak ele bitat kora yangerichop imbar kou noton kora inai ile ichopchi perechishek che kororon asiminjini mananas asimala beek manamegei kora ak robta neoo. Igeri ichopchi feresishek inai ile kiribtoi mananas kotatun ko oit yache inani anan inetgei ile kiribtoi koroi kotatun kooit.

Nyoyuon gaat kot missing amun kachelewan, kachang garisiek anan kowo chamit nekomiten en oret olekobunuu. En inguni osome nyoetab gaat kot missing ak ayonii ole en betusiek chemiten tai asibongete anan asipanyone asiogeer ale manaman chamit notok, anan matakoyaak kit neunii kora en taa yon kibendii. Karanai anan yoche anetgei ale en saisiek ochon chemowoo chamit cheoche among en got asiasibait kasit komanaman chamit noton .

Korong komainam interview inoton amwachin alenjin yoche inai ile kampunit ainon anan ano eleyoun interview yekerinai akopo choto koyoche isoman akopo yoto akisoman tukuk chemokyingee anan akisoman tukuk cheteseitai en yoton sikoron ingen komie akopo biik cheyoun interview kora koyoche inai ile kasit ainon neimokyinige anan amunee sikai koimoche kasinoton akitai inai akopo choton sikoron kakitepen komemuche itomchi ,kora koyoche inai ethics anan yoche inai yon tesetai anan yon iyoe interview koyoche ilianen akilianen asikoron iyai komie asimokering koi chito netomo kai iyoe ana nemongen kitneyoe.

Yoon iyoktoi rabinik kong'eten bankit akoi mpesa koimuch inyorchikee koimutiet amuun ng'otkomeng'en komnyee nambaishechoton ko imuuch kobaa rabinik amun mauyon iyoktoi kong'eten mpesa akoi mpesa ng'amun konin kainet, en iyeyuu komowiru kainetab chito nekeyokyini, so komeyoktee ko inai korong ilee ngo anan inai korong ilee keisir nambaishe choton komnyee en simeit asimeyokyii chito neteer, kora yon iyoktoi kounoni komuuch koimin amun imuch kotil rabinik chechang anan imuch kora komomiten service sainoton yoon iyokyinii chito kongeten bankit akoi mpesa.

Amwonjini alenjini kagere amun kirates somanet aku kiranyoru ng'omnatet neoo kosir yukinye ako kora amuch ayai kasishek che sire yu kiyae yukinye, ngotko maya anan ngotigere komiten kiit ne tot itoriton iteswon ko amwoe kongoi kot mising aku ayoni ole maiku waste anan maiku buch rabinik che iteswon amuch agere ale mabuch anane somanet ne kiabates, ayae kou noton anan ayae kasit ne kararan mising kot itoriton iteswon kiy kiten.

Konori biik che chang rabinik en, mpesa en mshwari amun mshwari ko konin ini konoren anan inisavenen rabinik koimuche karon isom yankemekchigei toritet anan yo kemakchigei rabinik, kokot komende mshwari rabinik ko mami neisome, kou niton ininde rabinik kuk ko tuten en mpesa ko karon koitos anan komuch kokon interest neoo yankesom rabinichwa.

En emet ko miten tumwek che chang, netai ko yon kisiche lakwet inonon ko kii ne tai ne tam kiyoe anan ne kigere ko tumdo ne tai amun biik ko bwone aku celebraten. Nebo oeng ko yon wendi lakwet anan circumsition yon wendi jandoni ko tumda nebo oeng inonino, miten kora tumdo nebo katunisiet, ne keyoe harusi anan ko biik alak kobui koyoe kipkaa, biik alak ko muti, ko muy koba serikali akityo koyai, inonon kora ko tumdo nebo somok en sobetab chi.

Inguni komitei eng' konyil che chang' , kora komiten ko kararan kosir yu kinye yu kike ker. Amwaun alechin nguni koko kwa konorun ako en inguni ko kokiposchi peit kastomaek che cham ko alenech. So nguni ko kararan peit i, miten interest parakyat ako ngot ko inyon iip che chang' kora komiten discount.

Biik che chang ko boishen mpesa ako kikoyan biik che chang Airtel amun Airtel kegere kotinye transaction che tuteno, kora Airtel kegere ko muche keboishe anan koimuche iyokte anan ialen credit ko en beinywan komiten ng'weny. Kora Airtel ko kikochang bii che chang eng mpesa nebo Airtel amun makimuche keswapen anan makimuche kechoranen rabinik yomiten eng lainitab Airtel, manyunyum kora eng rabishek che mi Airtel keib anan kechor.

Ininyoru chito ne kikoet anan ne oo en inye en oret ko en Kipsigis koyache koik inendet ne yache konam kokatin ako yan kakokatin ko yache itelel ak en inye koyache iwalu kotien gei kiit ne kamwaun kou kot ko lenchin "yamune" koyache iwalu ile "achemegei kot missing". Tiengei kole ka kakatiet ainon ne kapaishe ako kou noton koyache iniwalchini chito ne ka koet en inye koyache iwalu ak tekista ak i paru mining'atet.

Kiit ne mache koname lagook anan ne mache kouse lagok kapisa eng' kokwenyo kapisa ko tung'wek. Lagok che chang' iniker ko ma saptos tung'wechu pose ya yatat sukul amu inamdaigei amu ini nya age ko miten age ne makinyachi che chiket kou nitan koyache kineet sikiik akopa poishet ap kerichek ap kipkaa che kiyoe che u chepndoronik ak chan kipalate ak kora ipaishen tuguk che u ndimu. Ako kora ko matkekany ko ta tun ko kakopa parak anan ko kakoenean tung'wek koyam lagok en kokwet .Yache kinyaa yan kanam lakwet ne tai kou niton komainamdai ge saidi missing'.

Tuguuk che yache kewal ko kinyon keng'alalchi parnotik anan neranik en kokwani. Yache konai neranik kole kasishek ko ma yache kityo ikany kasit notok ne ki isomanchi. Yache kinet neranik che chang' che toma kosich kasit akopa kamanut ne yache icheng' chigei poishet anan iyachi ke che kikuren self employment Kora ko vijana che chang' anan neranik che chang' che murenik che kokopa akoi kopaishe maiywek anan tuguk ap pokitet koyache kemwachi kelenchi porton ano sapennywa ako yache kora kemwachi kelenchi mayache kopaishe amun kikong' sapet ap piik che chang'. Kora Kiit ne yache keng'alalen ko kemwachi piik kelenchi yache korip lagokwak ak atian tugul kemwachi oret ne yache kosip asiko piik che kararan anan piik che kiyani eng' society en kenyishek che pwane.

Yoche ketile tuyoshek eng kokwatinek anan keyoote kinite neranik ak chepyosok ak biik tugul akot boishek, amune sikoyoche korib apya nenywan. Yache kinet biik akobo ele kiribtoige, kinet biik akobo mianwokik che terter, ele imuche konamda biik, ak eng bik che tinye ele kimuche keribto gei asiteibur koikeny. Yoche kinet biik amitwokik che yoch kiam, kerichek che kiyache kiam ak ele chekiburta asikekirinda tukuk che chang anan korotwek che chang che much koborchi biik health anan kobarji biik afya.

Yoche kosip imwochi mogoriondengung akobo tukuchoton asikocheng betut anan kocheng sait ne miten, kora komewe koyoche inai ile nee che yoche abo ngololchi anan isir inai ile, nee che yoche abongololchi chemuch kotoret, kora komenam ingololchi koyoche ingalal ile, kou ne tebe anan ne rikwesteni ilelen, inoker kou noni koyoche kotoret kou noni, yoche iiku ne tai ne yoche ingalalen tukuchoton che tor ingeker komuch kotoret campanit ne miten anan imuch kotoret kasit eng mokoryondengung, yoche kora iker ile tukuk che ngololen ko tukuk che toreti, moyoche iwe ak ingalalen tukuk che much kotoretin inyeken, yeboru kou notok kotor kokere mokoryondengung kole kechome kasingung ako tukuk che kengalalen ko tukuk tugul chemuch kotoret anan kokanapta kasinoton kwo barak.

Amache anai petushek anan sait ata ole mandai ndegeishek en kap ndege ake ne amakchinigei. Yache ingunan anai ale saparishek ata che mandai ndegeishek en yotok ak anai ale ole kamache awa anan tuyet ne kamakchinigei awa kemache amiten sait ata, anan yache alany saita ata ndegeit notok. Kora ko yache inai ile ndegeit notok ko rapinik ata anan ko yache ipun siling' ata en ndegeinotok. Kora ko che anai kole ndegeini kemakchin gei ne ak ne anan ko makimakchingei ne ak ne. Ko ki ne u eng' kasit notok ne kawendi.

En cheng'set ap poishet ko tam ketepe teputiik che u , kenai ngot ko kiingen kasinoton iyai i, ngotok ko kiisomanchi, ngot ko kiraniyae kasinotok i, ngot ko motei rapinik che imakchinigei anan che ipwati kelipanin. Kora yan toma isich kasit ko inye ne kecheg'e poishet ko yache inai ile rapinik che tia che kelipani, kiyae nee eng' kasinoton ako tos imuchi iyai i, ako kora ko yache inai akopa elekipurtai eng' kasinoton ,saishek che kipendi kasinoton i, saishek che ki mang'unen ak ole miten kasinoton.

En ireyu kekere piik somok ak kekere komiten ne chope kiy, kikere ingwek chemi taban, iyeyu ko greenhouse anan got ne kiminen amitwogik ne kikuren greenhouse, kikere chito ne chope tukuk ngwany chobe beek che bendi anan taisiek chemiten orit en greenhouse initon.

Asikonyor chichito anan kolipan rabinikchebo indegeit anan kobuken ndegeit koyoche korong konai kole ndegeit ainon nemokinge anan saishek achon chemokinge komanda ago rabinik che expekeni kolipan ko siling ata kora koyoche konai kole bune kapindege nebune komosta ano. Yoche konai kole tam kelipondono rabinik, kiliponi online ago kibukendo, anan kibukeni en betut ainon, ko betushek ata komait betut ne iwendi.

Kit neyachei inai akobo boishoni bo minsetab mugungek koyachei inai kole namegei akne ako manamegei ak ne mugungok chutok. Yachei kora inai kole bo kamanut ainon mugungok Yachei inai ile ialdechini ano anan ole tos iib mugungok guk. Yachei kora ile kilipandoi ano mugungok chutok. Kimindoi ano mugungok choton, kipututoi ano, ako kikonortai ano mugungok choton kotas kiyorchin gei keljin netya ana imuchei kotoretin minset ab mugungok choton.

Chito komelany kariit anan ko imaache kimutin en karit ko yache inai koron ile iwendi ole tia ako itinye rapinik che tian ako cham kepune siling' ata. Ako yache ko ma ilany kora karit ,imwachi chito anan ketindet ap karinoton ilenchi " awendi ole kile ako atinye rapinik che ten kole" kot ko tot okuye ken anan ngot ko tot komwaun kolenchin tes anan ko tot kolenchin makimuche ki mut chi ak rapinik che ten chono. Ye koroguye ge ak ketindet ko imuchi any ilany kariit komamite tepuut age tugul anan ko meimatgei ngot ko yame anan ko mayame rapinik choton che itindai.

Amwochin ketindetab pikipikit korong alenji kaigai toreton rabinik che otindoi ko icheju ago tuguk che omoche keib koten icheju ago kora ele omoche keib kong'eten ele tyan agoi ele tyan. Imuchi ing'ololji komye ilenji ibwon ak rabinik cheu icheju. Amunee sigai imwa kounon ito? Amun, kamwa rabinik che miten barakyat lakini imuch ing'ololchi komye komuch kotoretin ak kityo imuch kora iororchi ilenji tuguk che oiboti ko tuguk che machang kot mising ago tuguk che kotagonin rabinik chono koganyoru hasara neo mising.

Pcheetab serkalit ne kiginde koondishek ko kigotoret biik chechang konyorjige kasishek ngamun en yuton komuch inyorji ge kasit en nyumnyumindo neo mising. Kitoret, en yuton komuch kogikenyoru ofisishek chechang kou ofisishek chebo governor ofisishek chebo bichuton tugul. Ago kora kokigotes kasishek amun miten minisatek che kigites ago en yoton ministaek choton komuch konyorjige kasishek biik che chang en ofisishekwak. Kouniton ko kiger kele kingepchei serkalit kogikodevelopenok anan kokigobit walet en counties che terter. Ago kou nito kingobit walet ak ko developenok ak kityo keib companies kobwa agoi county ko yuton kogikeger kele kigosir biik chechang. Kora ityin biik chechang en gaa kasishek che imuch kogimata ityin komiten en national.

Yomiten kurebeng'ungne koib chito age en karit anan ne koololyo ak kurubeng'ung en karit, korong netai koyoche inai kole karit ainon ne kebunu kelonyen ano? ago kowendi ano? Ye karinai kounoto koyoche ibirte anan igoite nambait ab karinoto kwo SACCO inoton asi ketubun tugukchoto anan kenai ele kowo chito neimuch kogoib kurubanoto neng'ung'et. So yekeribirte simoit kwo kompunit noto ak kityo icgochi nambait ab karit anan igoite ile ka karit type ainon, anan ka karit ab kompunit ainon ne kebune anan number plate komuch kitresen anan kisib tugukuk bagitng'ung kot kenyor amun en nyumnyumindo kenyoru yon kenai ile kelany karit ainon? ago keregunen ano? ago kelonyen ano?

En konetishet nekikimut biik ab kokweet kokinyor biik chechang toretet amun kinai biik chechang amuneishek chechang anan kinai biik chechang tukuk chetesetaa en kokweet ak tukuk chetesetaa anan cheyoche koyai biik asikotoretok icheket, kora en konetishetab kokwet kokinai biik chechang kolee biik ataa anan yoche Keterto ano mionwokik anan yoche keyai nee asimanambiik mionwokik alak anan omitwokik cheyoche kiam asikekirinda anan asikistoenkee mionwokik cheterter.

Yoche korong ini ile chito anan ne kobiru meng'indet ne kobiru simoit ko moche kot ne tiana ago oche kot ne ole anan moche got ne igombwoni. Kora yoche inai anan iororji agobo korik chemiten, korik che tyana ago che siling ata, ago kora ko yoche iororji tuguk che miten koyotn anan tuguk chemokin ge komiten en kot nekomoche koal, kou kot ko mokinge kot nemiten beek ii, mokinge kot nemiten komosta ano, mokinge kot ne tyana, mokinge kot kora nebo siling ata, mokinge kot nemiten inegen anan mokinge got nemiten komosta ano, ngotko nebo koropa anan kotko nemiten ngweny. Yoche iarorji komye agobo got nebitunat ak korik ata chemitan asikonai angotko ale ana nyone koger korong.

Asinyorchigei lesenit nepo mung'aret en ole imite koyache korok inai kole ne kiit ne ke mache anan ne tuguuk che kemakchingei asiinyorchigei lesenit notok. Yache ko ichopat anan ko kerikonor tugchotok. Komitei tuguchotok tugul kochopatin , ko yache kora inai ile siping' ata anan kilipani rapinik che tian. Yache kora inai ile mung'aret ainon ne kemache inai anan lesenit ainon anan permit ainon ne imalchinigei. Kora koma inam mung'arenotok koyache korok inai ile tos chamtayat anan yache inai ile itindai kenyishek ata eng mung'aranotok, tos kichamchin piik che tian a, tos kichamchin piil che liaanatin ako tos mung'aronatak kechamdai eng' komasta ne imache inam anan tos mung'aronatak komuch kearetin en nyumnyumindo.

Nebo koring komotes lipanetab kot anan rabinik che kiliponen got koyoche korong konyor chito anan ko meng'indet ab korik ak kityo koarorcchi amun nee asikai koyoche kotes rabinik choto. Yoche koguiyo koleamune sigetes rabinik. En meng'indet ak inee koyoche konai anan koyoche kiarorji komye amune asikai koyoch ekolipan rapinik che tesotin kosir che kotam kolipani kila. Kora koi meng'indet koyoche kora iteben tebutik chechang, anan iteben amune asikoter anan ne kit ne kayai chichoto anan ne kit nekayai chito nebo koring sikotes rabinik choto. Ye keriger kole karokoshine anan kot ko mogoshindosi ko yoch einai ole ng'ololdoi ak inendet asionyorjige koshinet agenge.

Koron koyachei konai lole bik ata ana lagok ata cheyachei kobwa betunotok, kora komakchingei ne eng betunotok. Yachei konai chemakchinkei AK tukuk chemakchinkei.ak konai kole siling ata anan rabishek ata chekelipani, korok koyachei konai kole kichabei en ano sikotoret anan kosib kendai kele kidekoretedai ano. AK ne kalaishek eng betunotok AK rabinik cheimuchei kelipan AK bik ata che mmakchingei eng betunotok AK tukuk ale mmakchingei koyachei koaror asi kosuldae komie betut notok.

Kongoi kot mising eng takseng Wong ne kanyayoru eng makawat nitok. Kongoi amun oribe customaek kwok, AK otache AK eunek tugul. kit neamakchinigei ana ko kit neagere kobo kamanut ko kakas chi agetugul nenyonei anan neamakchinigei makawat nekararan amwachini akobo nitok. Mami kit age netos amakchigei kobate amwa kityo kongoi AK atebe kityo ale tos silingishek ata che kelipani eng tukuk che karanyorchigeoi.

Yoche korong isib imwochi mokoryondeng'ung asikocheng betut anan kocheng kasarta asi onyoruge. Komenyoru koyoche inai ile nee tuguk che yoche ibei ng'alalen anan ne tuguk che yoche ibeiarorji che imuche iyai ak che yochekeyai. Korong netai koyoche iarorji ile toretitaito ano kompunit anan toretindo ano boisiet nebo mogorindonoto. Kora komemwa choto koyoche inai ile nee che imuche iyai en kasinito ak nee che moimuche iyai. Korong koyoche iaroruu ole kimuche kiyaita kasinito ak ng'o ak ng'o che yoche koyai ago kimokin ge konetishet ainon anan kimokin ge ng'omnatet ainon asikobit keyai kasinoto.

Nda yan keipu pendo ak iitu gaa ko kakoyait anan koko samisit imuchi iwekte penyoton anan iwe kot komuchi koyanin ye kepi ng'alalchi. Imuchi imwachi ilenchi amu nee si kai wekte penyoton ako kora imuchi ikachi ng'amnatet eng' kiit ne yache koyai asiko mait konyor kastomayat age , konyorchigei kiit ne kenyorchigei petunoton. Kora imuchi iarorchi ilenchi asiko mayait komuchi koal frijit anan ko muchi koker kole kayai tuguk che choton che muche kotaret. Kora yache konai komaikaita pendo anan ko matilda pendo ko kastomayat konai kole tako kararan anan kot ko kokoyait komakachi kastomayat age tugul.

Ko i kipsomaniat ko yache yan iwendi anan imache ketaretin en cyber akopa ng'alek ap HELB koyache imwa kainutiikuk tugul i, imwa kiit ne i makchinigei ile kamache kinyitwan chepo HELB, imwa sukulot ne imiten i, imwa kiit ne i somanchini eng' sukilit noton i, itindai nambait anan itindai amu ne asikai kemache inyorchigei ng'alechoton po HELB ko ko i chiton nemiten cyber koyache kora inet kipsomaniat ole imuch konyorundo tetiakora imwachi rapinik che kimakchingei asi konyiit HELB inton i. Kora iarorchi ile imuch kotekan netian anan imuchi konyorundo ano rapinichotok po HELB ko ka konyiit

Ripetap ngokaik konkiit nepo maana missing' amun en yutok, ngolkeniik ko much inyorchogei kelchiin ne oo missing'. Imuch ipai ngokenik chepo maainik anan iwe chepo panyek anan kot ipai chepo kienyeji. Ngokenik ko kiit ne imuchi ialde en kila kila ako mamite petut ne ilelen kamakomite market anan kama mitei ole ialdechini, ko kiit ne u maainik. Imuch kora kotaretin nda yan kait toondet ana ko yan imakchinigei pendo nepo haraka anan nepo sait notok. Ngokeniik kora ko raisi ripenwa , yache kityo inai ole kiriptai, tuguk che kikakchin ak kerichek che yache kikachi yan kamiansa.

Boisietab ingokenik ko tienge ngokenik che kerib anan tienge kole itindoi ata en ngokenik kou kotindo ngokenik tuten koimuche irib anan iyotu. Kora yon itindoi ngokenik chechang anan che imuche sialdoi anan asiikinige maainik koienge kora amun tienge ngokenik chebo maainik koame feeds chebo layers ko kotko kiibai chombo banyek kotinye ak ichek chechwaget. Kora ingokenik ele kiripto koyoche iger ile keripen kerichek atkai tugul ago yoche inai ele kiripto asikomobek.

Boisietab ngokenik korong' komenam koyoche inai kole imokinige ana imoche irip ngokenik achon kora komenam koyoche igere tindo kot anan yoche inai ile imokinige che tyana. Chob kot neyo mege ak chemokinige kora koyoche inai ile feeds achon anan ochon ele kiboito kong'eten komengechen agoi koechegitun yoche inai kora mianwogik che tertert ak inai ne kigochin yon ye chegitu yoche kora inai ile nee cheyoche, yoche keripta ano anan koyoche inai kora ile yoche kotililt atkai tugul, ele kichanjando ak ole kiripto simanam mianwogik.

Ole kikeng'dai arek eng' kokwenyan kotien ge ak chito age tugul. Tien ge ak chi ne imakchinigei. Mitei piik che pae ngokenik che chang' komuch kopaishe mashinit notok ne ikenyi areek. Piik alak ko much kopaishe kityo ngokiet kou ye kikere tetia kokeny areek. Tien ge kele imakchinigei anan kemakchinigei che tian a eng' ngokenik che i tindai. Tuguchutok tuwai komuch kokonin areek. Kora yan kepaishe mashinit konyalu itinye ng'amnatet ole kipaishaitai ak mashininotok asi inyorchi gei areek che chotok anan ko si kokeny mainik tugul che kende. En ngokiet kora koyache iker ile tilil anan kanyor afya ne kararan atia ikachi ngokeniik che yame che imuche kotuch. Matikachi che chang' che mamuch komuch ngokiet kotuch. Kora koyache inai ile maainik aichon che makat akachi, che kararan ako chr imuchi ngokiet ko keny tugul.

Yache kecheng'chi anan ketekchi ngokenik koot ne menye anan ele pure kou nitani ko pa kamanut amu as a farmer anan i chito ne ripindet ap ngokeniik ko keker ile kanyor tugul amitwogiik ako en yutok ko kepeshe nhokenik kotien ge ak age anan lo kotien ge ak ne oo akoi ne mining'. Che lagu anan che ma lagu, (vs) improved anan ko kienyeji. Kora, inichop kou nitan, anan intekchi kou nitan , iker ile kanyor afya ne kararan. Ako ngot koit komian agenge eng' ngogenichutok komuch mainamda age amu age tugul komitei eng' karikwak. Kora kou nitam ko imuchi inai feeds che ikachini. Ako ya kamiansa ko imuchi isipi aidentifaan aki nai kerichek che ikachini ako achon che yache konyor kerchechoton.

Iyeyu kegere muchelek che kakiyo ago chon kororon kot mising'. Ele kimuche kichopto muchelek anan kiyoita muchelek en biik che mongen, igere beek kotienge ak muchelek che imoche iyoo. Ngotko imoche iyoo muchelek kigombet agenge igerchini beek kigombok oeng ak inde mwaita, inde chumbik, inde tugun kotko imoche inde masala anan ko spices che imokinige yan kagochumukan inde beek ak kityo yon negit kotarat beek iger ile kebos maat ak igera asi ko ruryo chemiten barakiat.

Yon konyo chito anan chito netebe tebutik agobo inye ne imokinige anan nemiten en interview, korong' komewe ibaketebenin tebutik choton koyoche korong inai ile kasit nee ne imokinige. Kora koyoche inai ile kompunit ainon anan kompuninoto kodileni ak nee? Yoche kora inai ile chi nebokoyoun interview ko ng'o anan komokinge ne ak ne? Kimokinge ng'omntatet ainon ak ainon? Kora koyoche inai ile nee yoche aburto anan yoche alaktage ano komowe? Yoche kora inai ile tebutik achon che muche koteb asiiger ile itindo wolut en tebutiet age tugul. Kora koyoche inai saait ne imuchi iwe ibaketebenin tebutik choto asiisibiitite en sait ne noton. Koi chito ne itebe tebutik ko yoche korong' inai ile ng'o chito nenyon iteben tebutik agotebutik nee che yoche iteben chichoto? Kora koyoche iger ile kegochi chichoto tegisto ne notonanan kotko desaveni kasinito iger ile kegochi.

En ireyu kegerjininge chuboinik anan spices che ter ter che kichoben amitwogik. Spices ichuton kotinye age tugul kit ne yoe en amitwogik. Spices cheu ichechuton anan kerichechuto kindo amitwogik, kotoreti amitwogiik kochobe koanyinyegitu, alka agot en spices ichuton koyani biik chechang ko kerichek alak kora en spices ichu kyani biik alak kole bose calories che miten en amitwogik ak kogochi amitwogik koik healthy.

En meset kegere anan kigere unga ne kagikandan kou chombo chapati. Kigere kora biikoeng che mildo, kigere miten age ne pimoni. En ireyu ele imuche ichopte tuguchu anan ko yon ichope maandazi anan ko chapati anan ko kiy age tugul ne ichopen dough neunoni koyoche korong ibiman inai ile imokinige che tyan. Inai ile kiloisike che tyan kocheru chapati anan maandazi che tyan. Kora koyoche inai ile tor tuguk chetyan, chumbik che tyan, kimokinge kechob koune asiinai. Kokou noto chapati imuche ibiman beek ak kityo iger ile ye karibiman beek ko yoche kosibge ak unga che iboishen. Kandan ak kityo kotor iger ile kagonam maat anan magomine biik. En kou yoton kokagochobok, en biiik alak komuch konde koresten for sometime komainam ko milda ana kochop chapati en biik alak koimuch kochob kounoto. Yoche komiten mwaita ne iboishen ne kerichob komiten taban.

Yon imache anan koimache inyorchige rapinik chebo loan ago menyoru biik che imuchi kotononun, koyache korok inai ile yache kotononun biik che imuchi koyanin. Koron koyache inai ile biik choton che imuchi koyani kora ko biik che yoche kotindo rapinik anan ko biik cheyoche kiayani anan ko kegere payslip nenywanet asigiyan kotononun. Kit ne tai, koyache icheng biik che ingen anan biil che imuchi kora itrasten ak inye anan ko biik che imuchi iyan ak inye koi chito ne isome rapinik.